Mũhĩa wagĩrĩirwo kũniara maĩ ũtanaheo ng'ombe, tondũ wĩ na maaĩ nĩ ũtũmaga ng'ombe ĩhuhite. Na ĩgakorwo ĩtarĩ na ũruti mwega wa iria, nĩ ĩrengaga iria koguo wendaga mũhĩa mũniaru nĩgetha ũheo ng'ombe.

Matigagĩrĩra nĩ marahe tũcaũ na tũcui irio iria ciagĩrĩire, kuma gwĩ kambuni irĩa ciagirĩire, o enyewe kwĩ gũrĩra na gũtigĩrĩra nĩo marehera irio icio. Kana onakorwo tio marehera nĩ mararora na nĩ marathũrima ũrĩa ũracihe kana nĩ aracihe ũrĩa gũbatiĩ, na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na gĩthimi kĩrĩa kĩagĩrĩire. Nĩgetha tũgakũra twĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ tũtarĩ na nginya gũthĩnio nĩ mwĩrĩ mathĩna ma kĩmwĩrĩ ta mĩrimũ.

Ng'ombe ya iria yagĩrĩrwo kũheo irio maita o marĩa mothe ĩrakamwo ,angĩkorwo ĩgũkamwo maĩta matatũ iheo irio yarĩkio gũkamwo rũcini ,yakamwo thaa mũgwanja iheo irio na yakamwo hwainĩ mathaa ma thinacarainĩ iheo irio na matanya makorwo arĩ kũongerera kĩwango kĩa iria na gũtigĩrĩra ndĩna gũithia irĩa nĩ ĩrakũhe gĩthimi kĩria gĩbatie kĩa iria.

Irio cia ng'ombe cia iria ciagĩrĩire gũtukanio mĩthemba yothe ũĩ nĩyongagĩrĩra iria ta dairy meal, poland ciothe ũcitukanie hamwe nginya na cumbĩ, ũthombocokanie wega, ũcoke ũciheyage kiwango kĩrĩa gĩbatiĩ.

Nĩ irio heaga mahiũ kwambĩrĩria gekana irio iria kagĩrĩirwo kuheo cia kĩambĩrĩria cia gĩtagatĩ~inĩ na iria ingĩ ciheagwo ĩhakuhĩ gũĩtia ndume, niguo heaga. Nagwakinya nĩ kũhe ndume ngahe mubira ũrĩa ũbatie ũguo niguo njĩkaga niĩ.

Irio ciigananĩirie nĩ cia bata mũno harĩ mahiũ tondũ nĩ cikũheaga okorwo nĩ iria rĩrĩa urabatara, ĩgakuhe kĩwango kĩrĩa gĩbatiĩ. Okorwo nĩ nyama, ũrarera mahiũ ma nyama ĩgũkũhe nyama ĩrĩa ĩbatiĩ. Kũguo kũhe irio ciigananĩirie nĩ ũndũ ũkoragwo wĩ wa bata mũno harĩ mahiũ to nĩ wonaga kĩrĩa ũtanyĩte.

Kũgirĩrĩria ũitangĩki wa irio rĩrĩa ũrahe mahiũ nĩwethe mĩharatĩ mĩega ĩtaraitanga irio ũndũ atĩ okorwo nĩ ngũkũ citikũhota kũhuria akorwo nĩ ng'ombe citikũng'aũrania ũcietheire mũharatĩ mwega atĩ no ikirie mũtwe hau ĩrĩe no gũtirĩ undũ ũngĩ ĩngĩka, akorwo nĩ ngũkũ ndĩgũikia magũrũ hau ĩhurie akorwo nĩ ng'ombe ndĩkũhota kuoyania kĩmũharatĩ kĩu ĩitanie irio, koguo wĩkĩte ũguo nĩũkũgirĩrĩria ũitangĩkĩ wa irio na ũgaciheyaga gĩthimo kũringana naũrĩa cigana akorwo nĩ ngũkũ igana ũkahe irio cia ngũkũ igana rĩmwe ndũkahe cia ngũkũ magana merĩ nĩgetha citigatuĩke cia gũitangĩkangĩka hau.

Ũhũthĩri wa macini no wongerere umithio wa irio, nĩgũkorwo macini ĩna haraka na nĩ ĩkũrĩma gĩcigo kĩnene, na yatua kũgetha no ĩkũgetha gĩcigo kĩnene, na ĩrĩme na ĩgethe narua. Koguo ũhũthĩri wa macini no ũteithie mũno wongerereki wa irio, na macini nĩ ĩgũkorwo ĩkĩhũthĩka gĩcigo-inĩ kĩnene.

Arĩmi aingĩ mendete indo cia kũhũra ndawa mbombo ici cia gũkua na ng'ong'o, tondũ mĩgũnda yao ti mĩnene ya kũhũra na kĩmacini kĩnene. Kũguo tondũ andũ aingĩ nĩ arĩmi anini, mendete macini icio cia gũthama thama tondũ ona mĩgũnda ĩngĩ yao ndĩrĩ handũ hamwe. Kũguo nĩ ĩrakorwo akĩhũra haha gĩcigo kĩnini, agathiĩ akahũra hau hangĩ gĩcigo kĩnini. Kũguo nĩkĩo mendete macini icio cia kũthama, cia, macini angĩhota gũkua.

Macini ciagĩrĩirwo kũmenyererwo na ithondekwo kũringana na kĩrĩa ĩrarĩma angĩkorwo nĩ cia mbembe cithondekwo ci cia mbembe okorwo nĩ cia gũtua macini cikorwo ci cia gũtua macani, cithondekwo cimacini ci cia kĩu ti atĩ ikoragwo atĩ no itũmĩke mĩmera-inĩ ĩtiganĩte yakorwo nĩ macini ya mbembe nĩ ya mbembe ya macani nĩ ya macani ya kũhũra ndawa nĩ ya kũhũra dawa.

Macini nĩciteyangaga mĩmera mũno akorwo nĩta ũgethi wa mbembe, cigaitanga mbembe ona wa ngano nĩciteyangaga ngano mũno mũgũnda. Na kũringana na ũhoro ũyũ ũrĩa tũngĩteithĩka nĩ gũthondekwo macini ĩrahota gũkua kĩrĩa ĩragetha gĩothe ĩtegũthũrathũra tondũ ingĩ cithũraga tũrĩa tũnini cigakua o iria nene, nĩgũthondekwo macini ĩrahota kũgetha kĩra kĩndũ akorwo nĩ gabebe kanini ĩgakua akorwo nĩ ngano gabegũ kanyiha ĩgakua tuothe.

Ũrĩmi-inĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ gĩa itũngũrũ, tũtũmagĩra macini ya mbombo ya kũhũra maĩ, ĩyo ĩtũteithagia tũgacokanĩrĩria maĩ handũ ũguo, hau nĩho tũrutaga maĩ tũkahũra.